Toreti ng'ung'unyek keturek amuu keturek matinye kerichek kou katoldolik che kiale amu katoldolik che kiale ko ngeboisie kong'eme ng'ung'unyek koyaagitu

Ng'emoksei miendindab ng'ungunyek ngeboisien katoltolik chechang' amun katoltoleiyweisiek choton kotinye kerichek chechang' chekikiboisien kechope ako keboisien kila koyokitun ng'ungunyek.

Achome alipanen rabinik simoit, yon kowe tuget nemiten kokwet, mi kioskiit nemiten sentainyon, amun roisi keiboot simet kosiir keiboot rabinik chepo eut

Ngoroik che kikilach kenyoru ing sokoni akimuchi inyoru ingoriet agetugul neimakchinigei. Ago aldaisenywa ko rahisi, kiliponi rabiinik che tutugin akimuchi inyoru ingoriet ne kararan, akimuchi ilipande eng simoit anan ikoite cash.

Ngotai lakwet kolaal, ko suppose komut sigindet en chakchinet kwoo sipitalit, ipkonyor daktariek, asikepiman lakwanatak akekochi kerichek

ngatuye chebioso age tugul ne manakat eteben ngotko kokwa sipitali ago ngotkotomo kwa alechini kwo sipitali sikopit kepiman inendet ak kebiman lakwet si ngomite ukonjwet age tugul kikochi kerchek

Ngebal minutik eng' mbarenik kila kenyit kotoreti ng'ung'unyek amu tigitik koribe ng'ung'unyek simaib beek, ageboisie keturek che terchin ak che terchin, koriboksei ng'ung'unyek

Kibestos icheket ak sigik kwaak akomut boisiek ipkongalalchi, ye kapkongalalchi, kimut ipkeyatita icheket agotebi eng' olindo bo menjo. Eng' ye kakosopcho, kiwek koba gaa ageyai sherehe neoo asikobit kotuyo ak sigik kwaak kokeny

Bakamanut baishoni chyae bichu amun ibaru Kole miten ichek kibagenge akomiten imbar Kole amitagik chetariti bik en Kokwenyun Kosta ngalek ab rubet ak bananda

Pelsani mi yu kobo kamanut mising amun bo kamanut kium takatakek eng kamasta agenge akepel sikopit komaba ole mi biik anan kourerene lakok anan koba kiyaki ipokwaam takatakek choto amun ngot kwaam komiandos.

Lokochu mii yuu komiten sukul ak ko ng'unon komii sang kourerendos icheket amun iboru kopimoni tukun eng' kiwanja amun momiten class room icheket miten break time ng'unon.

Boisioni ko kigowalak missing eng korenyu amu makobatisie biik kobote mugomboik koboisie eunek, ago nguno kobatishei biik imbarenikwak koboisie masinishek kou torokteishek anan ko tuga.

Boisioni mi yu agere kabatindet neigilegei missing amu agere mbaret nyi kagobat kabisa kokararanit ii, ak agere keswek chemi tait yun chemoche kogol inguno.

Koroi ko ofisit nebo kabatik nebendi nyekebatishie sikopit sikonyor toretet neu, kobesen rapinik anan kiinet olekibatisiotoi.

Ofisini mi yu, ko ofisit nebo kamanut eng kabatik amun, imuchi koba yundoki pokosom rapinik anan kosom keswek sikomuch kopaishe icheket eng imbaarenikwai.

Kotoma kesich lakwet komaui kasit mising amu momi lakwet nekeribei, neyachei kealchi amitwagik cheu cheko ak tukuk alak . Lakini yekakesich lakwetkoetu boishet amu lakwet kolazima kechengchi amitwagik.

Achame boisioni bo kepai nguronik amun ngalekab nguronik ko ngipai koechekitu mising, oo mungaret ako ngialde rapinik mising chebo barak ak faida neo.

Bokomonut kasini eng kokwet amu Yu ko mbaret nekakikol mwokkek Ako mwokkek koamitwokik chebo kamanut mising eng bik. Ako ngokol bikab kokwet ko amitwagik che istoi rubet.

Boisioni eng kokwenyun, ko yae biik mungarani eng andaishek ako tuun keip petrol station ako oloto kwaldae ngalekab petrol.

Yu komi imbaaret ne kararan mising nekakobat kabatindet akityo konde keturek ako kocheng keswek amun eng yu kotoku kole kakomiin inendet tuguk cheu ingwek sukuma ak lettuce.

mayani ale kararn ale ktotmo kesich lakwet. lakini kokagesich lakwet kokaran mising amuu pitu paipaiyet eng kaa. ako sisgik chechang komabendi sipitali amuu sipitalishek chechang komitei oleloo ole yachei kopaishei rapinik chechang.

Bik chemakoronotin. kobendii konyoru silingisiek chenekiten olemi en kokwonikwak sikobiit komwochi icheget koyaat benkisiek en sentaisiek chwak sikomuch icheget koboishien ATM kocher rabinikchwak en saitagetugul

Ngomi biik sokonisiekchwak I koboishien rabinik en simet kolipan tuguuk che kaal anan keliponyinen chemungarainik chelaalda tuguchoton simet anan kikochi rabinik cash